ore kulo naa irpaek ootuunoki, nadol ajo idipa aatubulu aing'ata enkop, irpaek kumok kuo emukunta sapuk natuunieki irpaek. naa ore esidano enye idim aitayu, nidong' nintayunye enkurma.

aitayio apa nanu irpaek, ore enkolong nataasa ena siai naa keoto irpaek temukunta. nainyiiototo naiatayu irpaek laainei eton eshali. aigero apa iltunganak amu imme esiai nalelek ena, nepeji irkulie, nikipej irkulie, nalo irkulie, ore ake pee etoyu nikimir irkulie, nalo kulikae.

eeyautua sirkali, enkoitoi ngejuk, tooltungannak lolosho le kenya, naisumare nkera eimu enkisuma e online ata ninye intumoritin, etaa ore ntumoritin kumok, neme lasima pee etumo iltunganak, keesi ake eimu online.

Ore batisho naimu iropiyiani ainei, naa empurrore oleng. Tenkaraki elo naji nanapita iropiyiani tonkaik ashu torbene, naitiaya naji, nimin ashu elo najo areu iropiyiani, naa nareu ainyalaki. Narewaki oltung'ani lemeninye duo ayieu.

Ore iropiyiani ainei, naa kaakikisha ajo, atipika ewueji sidai enaa kajing' oshi ilturrurri naisef iropiyiani ainei, naa ore enkata naado, ore pee alo aitayu nena ropiyaiani, na kaitaas entoki naata dupoto.

Keyieu na keeku, ore ele tung'ani omirakini ,oilo omirta olchamba, naa iltung'anak otoning'unote bei. Ore si enkae, naa pa ore olakili, neesisho tesipata. Pemeeku oltung'ani oota oltung'ani onyor, ore olikae nirony. Amu mesidai ina, ata te bibilia.

Kaata ake nanu iropiyiani, ah naitumia ainei openy natipika budget najo, ore kuna naa enasiai aasie. Naata kulie ake ropiyaiani, natipika kando, najo ore entoki pookin nalokunye, ebae pookin, naasie.

Ore esuntai natusulari, kajo naji nanu ebaiki naa olaitashekinoni apa, lenaaji, leitu eitasheki enkaji eshetitae esidai. Ore tenkaraki ina, na ing'oru ele tung'ani. Pe ing'oruni tesirkali, peyie eetae ake inaikilikwani.

Ore ropiani e biashara naaa keyeu ake neeku ne biashara. Ore piipik iropiani e biashara aasie kulie kasin ena nirewue nkera sukuul naa kelo oltugani asara inakata. Ore sii enkae naa tenidumu aya naaji anaa apik muchango naata olchore lino naa ore ina kata naa inyalayie nena ropiani.

Kalo ake nairoroki oltung`ani otii e benki aa reception naikilikuanishore ajoki, najoki supa. Ayewuo nanu aing`oru iropiyiani e sile. Amaa kaidim naikilikuanu ajo kainyo aifaa naata peyie atum anoto kuna ropiyiani e sile. Ore taa ina kata nikiliki eninkunari dukuya.

Ore entoki edukuya, keyieu na iyata iropiyiani nibaikinye ainyang'u ena simu. Keji ena simu naitumia nkera kutitik tosukuulini, ata tonkang'itie, tablet. Ore enkae, eyieu si niata enkima. Pee meishu na ena simu enkima, na ore ena simu na keyieu na kichaaji torishat akeyie kumok. Neeku keyieu naiyata enkima.

Oreyiet laijo lake Victoria otii enkop e Naivasha. Ore eretoto ele reyiet amu keji lake Naivasha naa keponu oshi oltung`anak loo nkuapi e boo anaa lashumpa, aponu aing`orr ing`uesin natii kulo reyieta ana eng`ues naji Flamingo. Ore taa ena naa emotonyi naa keyawu oshi oleng ilashumpa ashu tourist.

Oldoinyio laijo, oldoinyio le Suswa ashu mount Suswa keponu oshi watalii ilo doinyio aing`orr ntokitin kumok natii. Ore ilo doinyio ketii im`baa enking`asia oleng. Eee keetai ena toki natii shumata naa ninye oshi nayau ilmusunku oleng ashu tourist pee eponu aadol amu kemisimis atua. Netia kelo nesha sii tiatua netii nkaampani.

Ore ilomon letaata naa kitoning`o nchere ore ng`ole neitayutuo BBC aa entoki naji documentary naji blood goverment. Naitadamu iltung`anak ashu itodolu nataasate apa tenkata e maandamano tolari lotulusoitie to lapa leile. Niaku lelo omon taata oonimg`o.

Ore ena siai te murua ang ketii taa doi ake yie eloito dukuya , keji esiai e CBC, naa ore ena siai te murua ang neiterunye etaa taata ore `darasani kumok ashu sukuulini kumok e murua ang, negira taata ena siai e CBC alo dukuya. Ore enkiti nyamali nikiata naa material pesho netumi ntokitin kuna naijo taata kuna enaa kuna usii tenkop ang. Tenkaraki meeta ntoiwuo ropiyiani o sii sokoni nalakua.

Ore ena kadamu entoki nabo nchere ore ena naa enkisuma ake egirai aisum kuna kera e sukuul kutitik. Kajo nkera e CBC eitodolitai enikoni tenitobiruni kuna tokitin naishopi too nkaik enaa nabo sii ina enkisuma e art

Entomononi ena naisumita inkera enyena, inkutiti ayiok are, eeta entoki nagira aliki, nebaiki naa enkatini egira ainosaki, negira aitodol, negira kuna kera aashipa naleng', nibung'ita sii inkalamuni. Itodolua ajo entasat ena naisumita inkera enyena ainosaki ilomon

Wore enkisuma nakesidai temurua ang', keret inkera aitaki iltung'anak letaisere le tipat aa larikok, nitayu iltuganak akeyie le tipat ildakitarini, wolakilini. wore entoki sidai tena kisuma aa wore entoki naai namen nanu eyieuu kuna kera netaa darasa pemeitoki enkolong' anya tiabori olchani nemeshaiki sii netum ilorikan otonie petumoki aisumata esidai